kumok, ilaranyak lang' lekiata nekinyor oleng' kake kanyor ilaranyak okuni, ore obo naa ole nkipai ore oliare naa ole pakuo ore oliokuni naa ole nyanke , anyor lelo aranyak amu keitukujisho isinkolioitin lenye naa keitamokisho sii ororei le nkai.

Kumok inkabilaitin e Kenya naata orkuak omashooi owuejitin naitaduaaya orkuak lenye, ore enkabila nabo naa ilturukana, irmaasai, isamburr, irkalenjin tenebo orrendile.

ore maisha card naa enkadi nagira aitayu serkali , nautu imbaa pookin naasita oltung'ani. naa keitayioki maisha card tenkaraki pee meitokini anapaailtung'anak inkaadii kumok naa kelelek eimin neitushulakini enkadi nabo. ore eninko pee itom ena kadi naji maisha card naa ilo inkopisini ee sirkali ashu enkopisi naji huduma center nekinjori naa ina kadi.

Kore NHIF naa enkadi e sipitali naitumiyai aabakie iltamoyia. Ore eneiko teneesisho NHIF naa ingas alaaki ropiyiani aa ilaaki lapaitin ile neeku eitegemea ajo roiyiani aja ilaaki ,neeku ingas alaaki ropiyiani. Ore pee elo oltamoyiai sipitali niyakikisha sii ajo iipika iltungana linono pooki le family atua NHIF. Ore pee elo metaa etamoyia obo, nilo wenakadi sipitali nepuo aapik atua kompuyta nedoli naa tenaa ketii ilo tamoyiai. Ore pee eeku ketii neitasheiki mbaa oo ropiyiani pookin naayieuni te sipitali.

Ore ena naa eramatare o nkineji, itishipisho ena siai eramatare o nkinejik amu ore nkinejik meyeu orkasi sapuk nemitoki sii ayeu olchamba sapuk naa kelelek sii eramatare o nkinejik amu kesioki abul, nelelek endaa enye amu enkiti daa ake enya menya endaa sapuk. Neeku sidai eramatare o nkinejik amu esioki abul naji nimir nitum iropiani.

Koree enaa na biashara namiri nkirik, ninyang'u oltung'ani nkishu neloo eyieng nimir. Ore ibaa niyou peyie ilo aas ena siai, ing'as ayeu iropiani, ning'as ayeu iropiani. Ore sii enkae nayeu niyata eng'eno nainyang'ieki nena kishu pemelo nintulus enkiteng' iropiani, peyie ore adake ijo alotu ayieng nilo amir inkishu tebusher nidol ajo mitumito faida.

Ore enaa naa esiai napeji irpaek nemiri te town eyeu kwanza niata iropiani nilo ainyang'ie kulo paek niata sii iropiani nilo ainyang'ie lelo jikoi, niata sii enkariano ajo keji etumieki lelo paek naa too mukuntani pee oree idumunye alo ainyang'u irpaek niyiolo ajo kaji etumieki lelo paek oshali.

Kore enkipande naa entoki e tipat oleng toltung'ani, amu enkipande naa nautu ajo ira ng'ai. Ore peelo metaa iminie oltung'ani enkipande, ore entoki edukuya ning'as aas naa ilo ilpilisi nilo aireport tolpilisi ajo iminie enkipande, pee eigeri naa ajo iminie enkipande pee tenelo naaji netum likai aruoni, nemelo aitumia ina kipande tenkoitoi nemeishaa netaa naa akeyie eata ilpilisi ina habari Ore pee indip airipoto tolpilisi, nilotu enkopisi naishoorieki inkipandeni, nintoki aijaza olfom, aing'oru naa enkipande upya nenkingerokini empalai nireshunye enkipande eton naa egirai aitobir, neaku ina palai ing'as alotorie, nautu injere ajo iminie enkipande neaku ina sababu peata naa ina palai.

Ore enkijingata olmutandao naa toronok oleng amu keyau entoki naji mokuno aashu entoki najo nkirisa addictive neeku mintoki iyie aas aitoki olmutandao ake itii nee ore eninko pee intoris naa nchere eyieu naa iyata saai nijingie olmutandao osaai nimijing aa nchere ore pee itumomo oltunganak niar esimu tenaa esimu itii naa tenaa kompyuta niar kompita pee itumokiki airoro oltungana.

Ore ntol nasiokini atum tiang naa garin nalelek enkinyang'a. Ore egari edukuya ning'as naji atum naa ncheere esesheti pooki eang' naa oltukutuk, amu elelek tumoto nelelek sii enkinyang'ata. Ore enkai na kuna garin naaji probox amu elelek sii ninche enkinyang'ata na kelelek tumoto na kelelek eninko peramat nena garin amu meok eilata oleng' neeku ninche enyor iltung'ana amu mitoki aok eilata oleng'.Ore kulie naa ibaisikini amu meitumia eilata naa elelek enkinyanga.

Kore ene naa olduka le Mpesa, olduka lotainyieki iropiani nereweeki iropiani. Ore piidol naa nchere etii oltung'ani otanyamala ine wueji, oyeu nepikakini iropiani esimu, eata inkeek are ejo peepikakini esimu, nerewakini.

Ore eunoto orkeek na sidai oleng'. Ore eunoto orkeek neeta esidano teripoto ormanyara. Ore nabo naa keaku ore irkeek na keyietu enchan, ore sii enkae na kerip irkeek enkare tenelo meeta nesha, meya oleper enkulupuoni. ore enkae naa ore irkeek naa kituku enkijape oloing'ange, meeta ore enkajape naaji nemesidai toltung'ani, neituki irkeek metosidan.

Ore ntokitin nadolta tene naa iropiani naake eng'asa aaku eti ropiani ee e shilingi hamsini, nekiata sii iropiani shillingi mia moja, netii ropiani e shillingi mia tano, netii e noti e shillingi mia mbili, we nkalifu nabo.

ore ena naa enkaji naishoorieki impala enkulupuoni, naa ninye sii aitoki ake naiashieki esiiai eorota enkulupuoni wedung'oto enkop. ore ene naa ninye ishoorieki nena pala enkulupuoni naji title deed.

Ore ena naake itodolu enchumata o ropiani enikuni teneshumi ropiani hasa toltung'ani loasita biashara. Neeku eutu eninko piishum faida a nena ropiani duo inoto a faida itimira toki nitimira nishum naa tenkaraki enkisiayare natii dukuya.

Keidimayu pee itum imbala ekeeya aashu ineyinoto too nkopisini e kaunti ore imbaa nanyorr nenanirikino nirubare oltungani naa njere eyieu niata enkipante eilo lemeekure eetai teneeku naa igira aingoru embalai e oltungani lemeekure eishu. Naa ore peeku imbala einoto, naa keyiu niata ingipandeni oo ntoyiuo pokirra niata sii engadi ee nautu njere ajo kaji etoyiunyikie ina kerai naa tia sipitali aa ninye eji notification.